Kĩndũ gĩkĩ gĩteithagĩrĩria ũthambia wa nguo, kĩ gĩa bata mũno nĩ tondũ andũ arĩa matahotaga gwĩthambĩria nguo mangĩkorwo na ũhoti wa gũkĩgũra, no makĩgũre, nĩgetha macini ĩno ĩmateithie kũhũra nguo, ĩrutaga wĩra mũno makĩria na ĩteithagia mũno makĩria na ĩkahũthia wĩra ũcio, tondũ wamĩakia wekĩra nguo ciaku wekĩra thabuni wamĩtiga hau ĩthambagia na ĩkomithia. Nĩ ngeneire atĩ nĩ ũhotaga kũmĩtiga hau na ĩkaruta wĩra ĩĩ ika, ĩkathambia nguo, ĩkahiha nguo, ĩgaita maaĩ nginya ĩkomia nguo.